Kit netesetai ing yu ko akere eh lesenit nekiboishe kekete kerishek eh nepo kisasa. Ni ko akenke eng kakwoutik cheipe idara nepo barabara sikoker kole kapit eh ketik kukul kosich lesenishek chepo ketetap karishek. Nito kokochin biik chemotinye lesenishek makweri karishek cheimuch kokon eh ajalishek eng barabara.

Chepkondok chetoku eng pichaini ko chekikiboishe keny ng'eteke kenyitab elebu aeng ak mut kowek let. Makoboistos nguni amu eh kikowolokis, kikewal rapishek chepo betushechu nguno matinye eh makotinye en uwezo nepo eh koal tuguk en sai nguno motoreto. Noto amune si mamoche ake tugul en yu,.

Tuguk chemile bich cheakere eng yu ko akere masaek chenome kit neu camera ako uyo nome eh eng safarit netai tomo kokere nguno kokwang'tos koke kiboishe kolya en camera initoni. Akere eh kotyeme koboishe koro nkot kongen koboishe.

Eng yu akere chito ninome laptop ne uyo cheng'e kiy ako pirei simet, ng'alali eng simet. Nguno abwoti ale mi kiy necheng'e eng mosoknotet eh akong'alali kora, ako ng'alali ak chi. Nguno koyae tuguk aeng eh safari moja ng'alali ak chito akomi kiy necheng'e eng mosoknotet koboishe laptop eng ofisinyi amu akere kitabushek chemite let. Iboru kole mi ofice.

Yu akere ketikap baskilishek kokwerie baskilishechot eng tabanutab oret eh sikobit matuiyo ak karishek eh simabit nyasutik. Nepo aeng kokelach eh katekta konyek ak metoekwa si kobit eh nkobit nyasutiet maumianso mising icheket atya simaba kora vumbit konyek.

Eng yu akere kirwokik chepo barak chepo supreme court. Supreme court kokose kesishek mising chepo eh presisential petitions yokapit lewenishet icheket chetilu eh kit ne tesetai yokabit kesit nepo ofisitap president ak kesishek alak tugul cheechen eh chenyolu ketil eng emet amu ni ko court neo mising eng emet.

Ngaker boisioni abwoti eh walet nekiwole chepkondok eh chepkondok che cash kopa M-PESA ak chepkondok chepo M-PESA sikonyorchikei chito cash. Nkaker chito nemite karibu ak M-PESA abwoti kouyo meche konem chepkondok anan ko konde chepkondok simet amu M-PESA ko eh system nekonu kewal chepkondok, M-PESA kopa cash ak cash kopa M-PESA.

Eng yu akere notishek chepo eleput akenke chechang chekakimaman akende kiy neu ndoit. Eh akere kouyo en chu ko chepkondok che sait ake kopo chorset amu olelalimang'walda, olekakimamanda ak kewirchi ndoit orit. Akere kora kakitil eh barakut nepo ndoini eh sikobit kotok chepkondochu.

Eh tuguk chemilepich cheakere eng yu ko akere korok eh Chumbek ak Masaek eh akere mi kiy netyeme koborchi Chumbechu Masaeek ako uyo kerei Masaechut kiitokni eh safarit netai, tomo kokere kora kiitokni. Akere eh kolapkeen mising tokochikwa ako boiboen kokarer kiitokni amu tomo kokerei. Akere kora kororie Chumbindet neikochin tukuchutokchu Masaechu.

Kit neimuch ale tesetai eng yu ko kanetisiet eh nekinete biik akopo ah kit flani nemakat kora kopa konet biik alak. Akere eh mi biik chike chindoi eunek barak kopor kore eh mi teputik chekakitep eh eng kanetisionitokni. Akere kokelach kora ngureik chenameke ak tuguk eh chekineti icheket.

Ni ko tumdo nepo kichanaek che murenik nekiyoe kila kenyit eh yekakiker sukul arawetap taman akenke akoi arawetap taman ak aeng. Eh bendi kichanaechu tumdo arawet akenke eh sikobit eh kosuldae icheket eh tumdo newole icheket ng'eteke eh ng'etandit akoi koek icheket murenik ak biik che kakoit koek kichanaek eh cheechen eng kokwet.

Bo komonut boisioni eng kokwet amu eh boisioni kokonu kobwa toek chepunu tokwek cheterterchin akot alak kobunu ematinwekap chumbek chebwone nyokokere bichu koyae boisioni. Eh noto kokochin bichu eh chepkondok amu eh yeyai boisioni eh keliponi, kekochin chepkondok cheimuchi kotoretekei icheket eng eh sobenwa, eng ng'alekap amitwokok, somanet ak tuguk alak.

Achome boisioni amu netai kokochin icheket eh chepkondok. Eh biik cheyoe boisioni kokonu kobwa toek chebunu emotinwekap chumbek chebwone nyokokere sobetap bichu eh ak oleiloktokei. Eh yebwa toek kokochin icheket chepkondok chetoretekei icheket eng sobet, eng somanenwa ak eh makutikwa chepo kila . Ikochin bichu kora eh kotuiyo ak kosich kaliet yeyai tukuchu anan yeyai boisioni eng kipakenke.

Eng yu akere biik chikelach nkoreik chekiboishe eng ureriet ak eh tienwokik ak akere kora karik chekiboishe eng en tienwokik. Akere kelach kora eh chepkuloinik eng metoekwa chekiboishe eng eh tienetap tienwokik chekipo keny. Akere eh tinye karik tukul chekiboishe eng tienetap tienwokik chekipo keny.

Kit neakere kobo komonut eng yu ko eunek. Akere eunek aeng eh chepo chito cheakere kobo komonut eh tuguk alak cheakere eng yu komatoku komie, nkuno kit neakere kobo komonut mising eng yu ko eunek aeng eh cheakere chebo chito chetinye eh siyok mut, nito koboru kole bo chito.

Kit netesetai eng yu akere katienik, akere biik aeng chetepche kou yo itiendos eh tindoi karik chekiboishe ketieni ako kelach kora nkoreik chekiboishe ketieni ako mitei biik cheepeit chekere ak alak koipe camera nepo kit netesetai eh eng tokchinenyu akere kou yo mi ikorta nepo sherehe netesetai eng yu akotieme bichu kotienso sikobit eh kobaibai biik cheteptos ng'ony chemitei yutakyu.

Bo komonut boisioni eng kokwet amu netai kokonu kipakenke eng kokwet yetuitos biik akoyai ki eng kipakenke kokonu kalyet ak kokonu kipakenke. Nepo aeng eh komuchi kokon kobwa toek chebunu tokwek cheterterchin kou ematunwekap chumbek chebwone nyokoker eh boisioni eng let kokochi bichu eh chepkondok cheimuchi kotoreteke eng sobeng'wa akokochi icheket kosich kit neikochin eh chepkondok eh chetoreteke.

Nkaker boisioni abwati tumdo amu akere emait neo ak akere biik chekatepiso ng'uny eh eng emainitokni ak akere kora tuguk eh chemite chekialdoi. Akere eh biik kora chikelach chepulenik akotindoi karik chekiboishe eng tumdo eh cheletoi sautit.

Nkaker boisioni abwoti biik , eh mising ko barnotik chekatuiyo sikobit kobaibaikei eh akoboibochi kit fulani kou kobwat betutab sikwet ak ki ake tugul neimuch keboibochi eng kokwet. Amu akere icheket koboiboen mising ako akere kopire pichaishek kobwate betuni, eh kobwate kit neyoe icheket.

Eh kit netesetai eng yu akere daktari kotieme koyai ki anan koarorchi ki eh mgonjwa nemite kitanda. Eh akere komi ki netieme koker eng eh internet anan ko mosoknotet ak akere koborchin mgonjwa nekatepi eng kitanda

Bo komonut mising kanetishetap tipiik eng kokwet amu ikochin icheket kosich eh kimnatet ak kosich nyikanatet koyai eh boisionikwa eh eng kokwet ak eh kimoswek alak tukul kou somanet ak mung'aret amu eh icheket kobune kewelenutik chechang eng kokwet eh noto amune sikobo komonut mising konyor icheket kanetishet eh netoreti icheket koyai ki aketukul neyoe eng kimnotet ak nyikanatet.

Eng yu akere chito neu polishot. Eh chichi kobo komonut amu eh ripe kalyet eng kokwet ak kokonu eh kalyet eng ui tukul eh kosupkei ak eh boisienyi. Mitei chekonu kalyet eng eh beek, mitei chekonu kalyet eng soet akomitei eh chepo barabara.

Tuguk chepo komonut eng yu, akenke ko biik. Nepo aeng ko teksoshek, nepo somok ko ketik chetoku, nepo ang'wan ko eh kit neiboiboi biik neikochin biik kobwa yutokyu sikobit kobaibaikei, eh nepo mut ko oret neakere nekararan nemite yoto.

Eng yu akere ainet eh nebune olemite tumdo. Akere eh ainet neo mising nebune olenekite tumdo ak akere tuguk chemite aino orit cheloe beek, abwoti ale kio mising eh ropta noto amune sikomi tuguk chemite oino orit.

Eng yu akere kit nekakisir kele keesho eh kamuratanet nepo tibiik eng kokwet amu ni ko kit nekicham keyoe keny ak makomakat mako makotinye eh kokwet chomchinet nepo koyai kamuratanet nepo tibiik. Nkuno eh kit nepo komonut eng yu ko eh keesho kamuratanet nepo tibiik eng kokwet.

Eng yu akere teksosiek cheechen kot mising eh chemite Nairobi. Nepo aeng akere ketik eh ketik chechang kora chenekite teksosiechutokchu . Nepo somok akere eh oret. Nepo ang'wan akere karishek chemite eh oret. Nepo mut akere eh kitik kora cheechen.

Akere chito ne teleli eng ole kakisir Njeri, abwati ale yu ko oret netokyinkei ole kikure Njeri, katonon chichitok ak kotelel eng oret neiboru kole kibire pichait anan kiboisie simet kebire inendet Pichait neibwote inendet kole kimite ole kikure Njeri.

Eng yu akere piik chebute machanik anan che kese machanik, machanik ko minutik che kikole mising eng moswek chenyoru ropta neo kou Nandi, Kericho, Bomet ak kimoswek chechang chebo Mount Kenya, kiboisie minuti chu kechobe machanik che kiboisie keyoe chaik, changindo nebo machanik keyoktoi koba emotinwek chebo sang anan keoldoi koba ematinwek chebo sang.

Kit nenyone metinyu nkaker ni abwoti kolsetap eh mauek. Eh chu ko mauek chekikole mising eng eh kimoswek chenyoru eh asista neo kou eh Naivasha. Eh mara mingi kekole eng green houses anan ko kap tuta eh olemanyoru ropta neo anan ko asista neo mising.

Eh yu akere biik eh chechang chekese nyanyek ak akere kokeny nyanyek chekakinde eh kitonkok. Eh nyanyek ko akenke eng viungo chekiboishe kechope amitwokik mbali mbali sikokochi amitwokik kosich ladha nekararan ak kokochi koanyinyitu. Eh kialdoi nyanyek, eh chang'indo nepo nyanyek ing yu kealdoi. Eh alak keboishe eng eh kayoiset nepo amitwokik.

Kit nenyone metinyu nkaker ni abwoti kanyoiset neitchin biik eng ui tugul olemite icheket. Eh ni ko eh ikochin biik kanyoiset nemonyolu kopa icheket clinic amu eh kiboishe karishek keibe kerichek ak kemuti kanyoik koitchi biik eng ui tugul olemite icheket. Ni ko akenke eng eh ortinwek cheikochin kanyoiset eh kwo barak ak koitchi biik eng ui tugul olemite eng nyumnyumindo.

Chu ko nyanyek. Kikonori keboishe kit neyatat neu kitonket eh nemapupunyat amu mamoche olemi mat neo eh kikonore kora olekaitit olemami mat amu nkende olemi mat neo koyokitu anan konundos amu nyanyek ko akenke eng minutik eh cheyokitu eng chokchinet eh nguno konyolu kekonor eng olekaitit ak eh oleparai olemanyoru mat neo mising amu nkonyor mat kobuldos anan koyokitu.

Eng yu anoe president nepo emetap Kenya noto ko William Samoei Ruto ak eh kandoindet nepo chamaitap ODM noto ko Raila Amolo Odinga. Icheket ko kandoik chenootin mising eng emetap Kenya eh cheindochin ng'alekap bolotet. Eh aindok ko kochop icheket eh kiy nekikure broad - based government eh nekikoshin icheket yoyai boisiet kipakenke. Eh kotuiyokei sikobit eh koyochi wananchi eh maendeleo.

Eh eng yu akere chito nekatelele barakutap kot netieme konam solait neikochin chito nemite ng'ony. Eh solait ko akenke eng eh tuguk chekiboishe sikobit kokon mat eh nekata stimet amu boishe solait asista. Kasini komuchi koyaun chito ni eh neoldoi solaishechu. Imuchi konyo koing'ung akondeun solait. Eh akenke eng ortinwek eh chetoreti eh customer anan ko alik chepo solaishek.

Nkaker ni abwoti alishetap tuguk amu Naivas ko akenke eng super markets eh chealdoi tuguk cheterterchin kou ngureik, amitwogik ak eh mashinishek. Eh super markets komitune mising taonishek cheechen olechang biik amu eng town komi barak alyetap tuguk ako chang biik chetinye kimnotet nepo koal tuguchuto eng town kosir olinpo reserve

Ng'okeer boishoni obwotii eeh libanet neboo bilishek cheboo sitimet, eeh bilishekab sitimet kimuche keboishen simoit amun mii nambarishek chekeboishen sikobiit keliban tokens eeh sikobit eeh maat, koik kootab chito anan ko sukul anan ko kiit tukul nekiboishen sitimet, nii ko oreet akeng'e nekiboishen keliban sitimet en chokyinet akobit maat.

Kit nemile bich eng yu ko eh oleimuktoi eh koroi kolany eh barak barakut amebuti. Kit ake nemile bich ko tebyei kiit kouyo eh motinye shida aketukul motinye wasi wasi mite komie ako kere kuo eh ako toku kouyo baibai motinye wasi wasi aketukul ako mebwatchin kuyo makobut.

Eng yu akere boiyo nebunu kimasta nepo Maasai anan ko Masaindet eh kotyori mbiretap cheptulit. Kit ake neakere akere kijanaek chetobeni boiyot kytori mbiretap cheptulit. Eh bichu eh tugul akere konome eh korokwek eng eunek amu eh biikap Maasai ko biik cheiyoki tuga ko sait aketugul kokonopi icheket korokwek eng eunek.

Eng yu akere minutik chekakinde eh kap tuta eh eng kokwenyu eh keboishe eh plastikishek anan ko kartasishek ketutone tuguk anan ko minutik. Kiboishe kastasishek eh keul eh ng'ungunyek eng orit atya kende keswek chebo minutik chekimoche kebit atya ketuch barak simanyor asista neo mising anan ko ropta neo atya kekeny karibu arawek somok anan ko ang'wan ipkoekiitu atya keyapta kekol eng kimoswek alak.

Kerenyu akopo koroi ko koroi ko mashinit eh nekiboishe eh sikobit kosoman tuguk chemite kadit neu nenome chichi eng eut. Eh kiboishe eh mashinini sikobit kosoman akoker kit nemi kadini eng nyumnyumindo amu tesetai emet kokonu tuguk eh chekiboishe eng kisasa ko ni ko akenge eng tuguk chepo kisasa nekikechop sikobit eh kosoman tuguk chemite kadit neiboti chito.

Netai ng'omnotet nekiboishe eng boisioni ko eh nepo somanet neyoche kosoman chito kosomonchi olekinyoitoi konyekap biik. Yoche kosoman chito koek daktari nepo konyek sikobit eh sikosich ng'omnatet ak naet nepo konya eh biik chetinye kasoro eng konyekwa. Nepo aeng konyolu kotinye chichot karik chekiboishe netai ko nekiboishe kekwenye konyek, eh nepo oeng ko nyolu kotinye kerichek chekiboishe yekabit shida aketugul eng konyekap chito.

Ni ko lorit. Lorit ko keboishe keloe tuguk chenyikisen ak chechang. Eng kokwenyu keboishe mising keloe tuguk cheu bandek, mukandek ak minutik chepo mbar amu eng korenyu kekole eh tuguk chepo mbar mising. Chang minutik nguno keboishe lorit kekonobee tukuchoto kobendi siro. Kit ake keboishe kekonopi ketik amu eng kokwenyo kochang mising ketik nguno keboishe lorit keloe ketik kobendi olekiboishe kechope tuguk cheu baoinik ak ng'echerok.

um Yu akere kanetindet um ne kasir tukuk eng tai anan ko um ole kisirchin tukuk, um boisioni ko kyooe, kyaneti lagok eng kanisa, lagok che mengech, um nguno atinye ngomnotet ak naet akobo boisioni. um Boisioni komoche um ngomnotet ako moche um kora naet nebo um kenet lagok anan ko piik alak tugul che keneti, ak nebo aeng komoche karik che kiboisie kenetisie kou kitabusiek ak tukuk alak che kiboisie kesirisie.

En yu okere chito nekanam bokisinik chechang chekakibangan, ee bokisisiechu koboisien misink lagokab sukul ee chemeng'isie en sukul kokonoren tugukwai kou ingoroik ,kitabusiek ak ee tuguk cheboisien ee yemenye sukul ee chu koiboru kole chichi koyoe mungaret kwoldoi bokisisiechu kwoldojin ee mising ko lagokab sukul chemeng'isie eng sukul.

Boisioni ko eh konetishet. Konetishet kobo komonut mising eng sukulishek anan eng chito amu ikochin chito konyor ng'omnatet ak naet eh ak kokochin chito konyor eh kit neikochin inendet konyor kasit. Eh yekanyor kasit konyorchike kora rapishek cheboishe inendet eng sobet. Eh konetishet kobo komonut mising amu ikochin chito konyor naet nebo tuguk chechang eh chemenken inendet.

Ni ko chopetap ortinwek. Akere mashinit neipoti oret. Ni kopo komonut mising eng kokwet anan ko ui tugul amu eh chopetap oret kokochin biik ak karishek eh kopa eng nyumnyumindo ak kokochin beek kosirto eng ortinwek eng oret nekararan si mobit eh uindo yesirtoi biik anan yesirtoi karishek ak kobit koit eh minutik, misikeshek ak amitwikik olemakat koit eng oret nekararan.

Eng yu akere kipsomaninik chenome kitabut um nepo sukul. Olekiwoldoi boisioni um eng kasarta eng kerenyu ko um kiwole olekinetitoi lagok ak tuguk chekineti lagok um kou nguno kokowal serikali um olekinetitoi lagok ak kokon um mbinu nekikure competence based curriculum ne ter ak mbinu nikikiboishe eng let amu ter olekinetitoi lagok ak koteren tuguk chekineti lagok nokok kokonu walet eng um tuguk chekineti lagok.

Eng yu akere chito netyeme koyokchi chi ake chepkondok kobun M-PESA. Eh akere kakoit olekatebe M-PESA eh nkot koyoni koyokyi chepkondok eh silinkishek bokol oeng eh chito nekamoche koyokchi chichitokni . Eh ni kochomun iker kainet nkot ko noto anan nkot ko sait ake ko kechil nambarishek che machoto kokonin eh kasarta nepo iwal.

Eng yu akere biik che.. lagok somok chesirtoi eng oret. Yu kekure zebra crossing. Zebra crossing kochomchin chito kosirto matiny komi karishek eh kochomchon biik kosirto eh nemonyoru koimset aketugul kobun karishek anan ki kiy aketugul nesirtoi eng chokchinet. Zebra crossing kokochin chito kosirto eng oret nekararan amu ni ko kit nechomchin chito kosirto matiny akot komi karishek chesirtoi.

Eng yu akere daktari netyeme kopiman pressure nepo lakwet eh pressure anan sukaruk ko eh miendo neimuchi konam chito aketukul, nemining anan ko neo. Bo iman kepiman pressure sikobit eh kenai eh oleu afya nepo chito anan chametapkei nepo chito. Sikobit kenai kit nenyolu koyoe chichot sikobit mowo barak eh mienitok bo sukaruk.

Eng yu akere tibik somok anan ang'wan chekelach ngureik che nekit kokerkei. Mi nesomani komi ake nesirishe. Chu ko chepyosok anan tibik chepo dini nepo kiislamu eh abwoti ale icheket kosomoni somanet nepo kiislamu amu icheket koote eh Allah nkuno koter eh somaneng'wa ak nepo kristianik.

Eng yu akere chepyosok somok anan kwonyik somok cheyosen eh chetyeme konap eh tukun cheu kitonkok. Eh kit neamuchi aborchi chito anan anet chito olekiyoitoi bioisioni ko eh nyolu korok korikchi bichu sikobit koker olekinoptoi. Eh nepo oeng eh yekakonai olekinoptoi kocheng tuguk chekiboishe atya kotyem eh koker olekiyoitoi atya eh kotyem konap nenyi koro nkot konoe eh nkoyai kou not betusiek chechang akoi konai inendet olekinoptoi.

Eh eng yu akere tuga chechang chependi eng oret anan chekikwerie eng oret. Kit neabwoti yeaker eh boisioni abwoti eh ripsetap kiakik. Kiakik ko kit nepo komonut mising, mising eng en eh kutitap Kalenjin anan biikap Kalenjin amu konu eh tuguk chechang kou bendo nepo aeng ko chego nepo somok kokonu chepkondok yekialda tukchutochu eng siro.

Nkaker boisioni abwati ripsetap lagok chemenkech amu eng yu akere biik aeng chetieme kotaret lagok aeng chemi kitanda. Lagok chemenkech konyolu konyor ripset mising yetakomenkech eh akonyor amitwokik chekororon, akonyor kora eh kanyoiset anan ko chanjo sikobit kokirinda mianwek chechang cheimuch konyor lagok chemengechen eh nguno konyolu kerib icheket eng oret nekararan sikobit koekitu akonyor chametapkei nepo borwekwa.

Eh pendi biikap kokwenyu sipitali eh kosubkei ak eh olekostoi icheket miendo. Chechang kopendi saparishek somok amu eh mionwek chechang kenyoi saparishek somok konyil somok kou miendo nepo malaria eh konyoru chito katet konyil somok eng petut eh nguno biik chechang kopendi sipitali konyil somok eng kokwenyo.

Akenke eng boisionik chekinyoru eng Huduma center ko um data nepo lagok chemenkech. Yokakisich lakwet nemining konyolu kemut Huduma center si kobit keip data nepo lakwanoto kopoto sikikchik. Nepo oeng kit nekinyorune Huduma center ko certificates kou um kitambulisho nepo sikwet ak national identity card. Chu ko certificates chekinyorune Huduma center aketukul nenekite chito.

Eh. Kiawendi ofisitap Huduma. Kiawe ofisitap Huduma yekikobet kitambulisho nenyunet. Kiawe ofisitab Huduma eh ibamwaite aleite kakobet idendity card nenyunet anan kitambulisho nenyunet, ah kekono fomit nekianyit sikobit anyor kitambulisho ake. Nepo oeng ko kiawe Huduma sikobit eh anyor eh kasubet akopo chepkondokap Higher Education Loans Board amu kikachelewanso kobwa.

En yu akere daktari netyeme konam eutab lakwet neratat netepche kou yon kiil anan eeh umianat, eeh yu akere daktari ak lakwanitok ni kokeelach maskit en kutuswekwa sikopit komainamndake mianwoki chebunei koristo, nepo somok akere karik chekiboisien kelokyi daktari karik anan moshinit katinyin nekeboisien kepimonen pressure ak eeh mionwokik alak.

Eng yu akere biik akeh pikipikishek ak karishek chepune olemite beek anan oret nemite beek. Mameche boisioni amu atkan tukul komuchi kokon eh nyasutik yechas chito komuchi koumisankei anan yeibut pikipikit anan kochas karit akobut kobutchi olemite beek komuchi kokon nyasutik anan kokochi biik kobeet sobet. Kararan kobune biik ak karishek oret nesaat nemomi beek.

um Kepiman ugonjwet nepo sukaruk anan ko pressure komoche um ng'omnotet nepo somanet nekisomonjin ng'alekap kerichek ak kanyoiset nyolu kotinye chito ng'omnatet ak naet eng kanyoiset ak olekipoishoitoi kerichek. Nepo oeng ko makat kotinye chito karik chekiboishe kepimoni ugonjwet nepo pressure anan ko ugonjwet nepo sukaruk sikobit konyor matokeo chekororon.

Eng yu akere neki rubeiwot nepo president nekikure Rigathi Gachagua. Akere konome inendet kalamit ak kong'alali eng simet. Rigathi Gachagua ko kandoindet nemite nguno opposition toreti inendet kokosoani serikalit ak kokochin serikalit koyachi eh wananchi boishet eng oret nekararan akokonu kobit kalyet eng emet ak koumi wananchi akokochin icheket kosich yamdaet akenke ak kokilgei kokilchikei ng'alekap eh mung'aret eh ak tuguk cheimuh koyai icheket sikonyorchikei chepkondok.

Tukuk chebo kamanut eng yu ko nyanyek, machungwek, ndimuk, avocado, ndisinik, akere kokeny chebololinik, akere paipai, akere um matundek che kiboisie chobetab ngwek kou biringanya, akere kokeny kitunguik, ak akere um piik kora che aldoi tukuchutokchu amu bo kamanut konkeny.

Miten akilit nekenyorunen korotwek chebo kilak Kou mionwokik chebwone cheu corona ak mionwokik cheu ukimwi anan ko kutietab ukimwi, tukuchutok chuu kokonu kobit konetisiet nebo olekinyorundo kerichek chekiboishen kekirindoen mionwek chutok chuu en leet yoon ko kimii miondo nekibo Corona nekiimuch kobiit chanjo nekitoret biik sikobiit ko kirinda manyor mionitok bo corona.

Kiit nekorom kot mising nebune biik kocheng'e rabinik ko nyoru asara kot mising bichotok en tukuk cheyoe sikobiit konyor rabishek kou eng mung'aret yemonyoru biik cheoljin tukuk, nebo oeng ko asara chebitu eng minutik yekorobon robta newoo mising anan ko kemeut nekotebi akoi kong'eten tukuk che ikochin chito konyor rabinishek, nebo somok ko motinye biik chepkondok cheboishen sikobiit kotoreteng'e en mung'aret.

En yu, agere chito ne keguren Mike Mbuvi Sonko. Mike sonko, kogi governor nebo aeng' nebo kaunti nebo Nairobi. Ni ko kandoidet nebo borotet, nekikoyai boisiet neo mising, nebo kotoret biikab Nairobi ye kii gavana. Nebo aeng', kotoreti inendet biik che memuchikey, ak lagokab sugul che memuchi kolipan fees, koliponchin inendet. Akotoreti kora lagok che matinye sigiik, kokachi icheket amitwagik, ak tuguk che makchinkey icheket

Eng yu akere piik che karutochi um mgonjwa eng sipitali, kokochin icheket um zawadi ak kokochin boiboiyet ak kokochin inendet kokaske. Eng kokwenyu kerutochin piik um che miondos ak chememuchikei ak keipchin icheket um amitwogik ak rabiisiek ak tukuk che toretekei icheket, sikobit konyor chametabgei nebo borta, kiipchin icheket tukun cheu matundek ak amitwokik che konu kimnotet ak um chametabkei eng borta.

Ebola ko miondo nekibunu emetab Congo, miondo nekibar biik chechang mising ak ko kimokotinye kinga anan ko chanjo, nii ko kiit nenyolu konetke biik ak konai olekikirindoi sikobiit ko maimuch kotakobar biik alak miondo nebo Ebola, nyolu kinet biik akobo mionitok bo Ebola ak kakwautik chemakat koyai biik sikobit monyor biik alak mionitok nii.

Kotomo kesich lakwet ako kokakesich lakwet, kobo komonut kwo sigindet sipitali. Sikobit konyor ole makat koripto lakwet, ak olenyolu koriptokey ye manache anan yewendi konyor lakwet asikobit konyor ole riptoi lakwet eng' oret ne kararan sikobit konyor chametabkey lakwet, ak konyor kora chametabkey sigindet. Bo komonut ni, sikobit konyor lakwet afya ne kararan.

Eng yu akere kanetishetap lagok chemenkech. Akere lagok chekatepiso ng'ony chenome kitabushek chekiboishe keneti icheket. Bo komanut mising kanetishoni mising ko kanetishetap lagok che tibik amu kanetishetap lagok che tibik kotoreti icheket um konyor tuguk chenyolu koyai icheket sikobit um sikokimekitu ako um borye kewelenutik chebune icheket eng sobet amu icheket kobune kewelenutik chechang kosir lagok che murenik.

Minutik che ameche ko bandek mising ak mukandek, bandek ak mukandek ko minutik um che kiboisie mising che nekit koboisie piik tugul eng emet nebo Kenya, um chu ko minutik che yoe komie mising eng kokwenyu amu akwai mbaret ak kopitos minuti chu eng oret ne kararan, um kiit ne kono kora sacham minutichu kotinye siret ne kararan, ngeip siro kokonu chepkondok eng oret um ne kararan ak eng chokchinet amu, chang piik che ale minuti chutokchu eng siro.

Ng'omnotet ne makat eng boisioni ko ng'omnotet nebo ole kiboistetoi kerichek ak um olekinyoitoi chito, ng'omnotoni konyoru chito ye kasomanchi um kerichek eng sukul ak konyor olekinyoitoi piik, nebo aeng konyolu kotinyei karik chi kiboisie ak kerichek, karik eng yu ko kerichek che kiboisie, ye kanyor chito um ugonjwet fulani, nebo aeng ko tukuk che kiboisie kou che kelach daktari eng eunek um anan ko kerichek che kiboisie eng konyoiset.

Eng yuu okeree eeh lakok anan koo tibik cheinetekee olekiboishoitoi laptop, laptop ko akeng'e en karik chekiboishen en muswoknotet betushechu kowoo walet nekikotestai en emet, mauuii keboishen mising kerkee ak simoit amuun chang tukuk chemii simoit eeh koik kityo woo kitikon akoo tutukin tukuk cheteren eeh boo iman anan boo komonut kinetkei keboishen laptop amuun oletokying'ee emet kebendi keboishen tukuchuton mising en somanet.

Sometab chepkondok eng um benki ko bee um ole uu chito anan ko mung'aret ne yoe inendet, kikochin chito chepkondok kosupkei ak mung'arenyi anan ko kasit ne yoe inendet, mising kikochin um chepkondok piik che yoe kasit nebo Serikali kou kanetisiet ak piik chetinye mung'aresiek. um Sikenai kele some piik chepkondok anan kikochin piik chepkondok eng benki, ko ye yoche benki chito um inoe ile kikikochi chichoto rabiinik ak komakat kowekta.

En yu agere biik aeng', mi chito ne kalany barak ako mi chito age, ne miten inguny. Name bichu mashinit ne kiboisien anan ko musumenut, ne kiboisien kepchee baoinik. Ni ko kiit agenge ne yae biik, sikobit konyor chepkondok amu baoinik keboishien eng' tegset nebo korik, kechape ngecherok, ak tuguk alak che chang', sikonyor chito chepkondok che toretenkey, en sobet nyi nebo kila

Kit nenyone metinyu nkaker ni abwoti ripsetap lagok chemenkech. Lagok chemenkech komoche ripset neo mising eh konyorchikei icheket amitwokik chekororon eh konyor kalokset nekararan simochut koristo icheket ak kanyoiset nekararan kora sikobit kokirinda mianwek cheimuch konam lagok chemengechen. Nyolu koker sikindet kole kekochi lakwet ripset nekararan mising kotakomining lakwet sikobit eh konyor chametapkei nekararan nepo borto.

Kiit ne agere na bo kamnut eng yu ko biik che ruitos eng ng'wenyut. Kiit ne much amwa ko nyalildos bichu, much kobunu nyalilda nebo amitwogik, amu ole mite ko mami amitwogik amami robta. Yamat mising kou ya togu eng pichaini. kiit age ko mianwokik amu ole uu yu ku Baringo ko mami amitwogik aku chang mianwokik chemuch konyoru biik che manye komoswechoto.

Nii ko sireet nebo emetab China elekioldoen tukuk chebo China kouu simoishek, tukuk chekiyoisen ak tukuk chekiboishen en imbar, mashinishek alak tukul chebunu emetab China, ofisishekab China komii emotinwek nekit tukul elekioldoen tukuk chemokying'ee chito en sobeet, tukuchu kobo komonut mising amun konu nyumnyumindo en boishet, mising ko tukuk chekiboishen kiyoisen, tukuk chekiboishen en imbar amun China ko nayat mising en chobetab karnok chechang, karishek, simoishek ak plastikishek.

E amuchi amwa akobo kastomayat ne kiatoret aborchi ole kikeertoi balance nebo chepkondok che miten account nebo kbc ole kimuchu ke cherundo chepkondok chemi benki ak ole kindeitoi chepkondok account nebo KBC. Kibaibait kot mising kastomayandenoto ako kitoreton amu kimuch koborchi kandoik chebo benki koleji angen aai boisiet aku noton ne kikono anyoru kasit anan keteswa kandaras eng benki noto.

Eng yu akere biik aeng anan chebiosok aeng che eeh indochin urerietab lakok ,urerietab lakok ko mie mising amun ikochin icheket koboiboitu, akosich eeh chametabge en borwekwak, boisioni komii en kokwenyun amun eeh chang ureriosiek cheyoe lakok sikopit koboiboekitu icheket akokaske akosich kourerenso ak lakok alak akotuiyoke kipakenge.

Ngoger ni abwoti bolatet amu agere eg pichaisiek , pichaishek ab Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ko kandoindet nebo bolatet ne kiko tebi emoni kenyisiek che chang neaa ne kikuai bolatet kenyisiek che chang. Kikotyem konyorjigei ng'echeret nebo president ako kikubut kenyitab elipu oeng ak tisap ko kikwee inendet koek prime minister eng kandoinatetab president Mwai KIbaki.

Kiit ne nyone eng metit nyun ngageer ni abwoti toretet ne toreti polisiek biik ko kon kalyet ako kon ko meng'is biik eng oret ne kararan. Polisiek ko biik che konu kalyet mising eng emet, eng komoswek che terterchin kou timdo amu mi polisiek chepo timdo ak ole mi tyong'ik. Mi polisiek chebo ortinwek, mi polisiek chebo peek ak chebo soet. Kou chemi yu agere ko polisiek chebo timdo, timin anan koche ribe tyong'ik, che kirindoi tyong'ik sikobit ma sus biik anan mekotum meng'ikab koronoto.

Bo kamanut boisietab bodaboda eng kokwet amun biikab bodaboda kotoreti koip musikosiok ako mutei biik kongeete korikwak akoi siro ako mute icheket kongete siro akoi korikwai. Biichu kobo kamanut mising amun indoi barak ngalekab uchumi nebo kokwet ako kochin biik konyorchikei rapinik ye aldai tugukwai , atya nebo aeng konyorchikei icheket wenyewe chepkondok che toretekei eng sobengwai amun ngomut biik akoip musikosiek konyoru chepkondok.

Eng yuu okere rwoik oeng chenootin mising en emetab Kenya chekikobel labatet en komoswek cheterterchin en ulimwengu, netai ko Faith kipyegon nebo oeng ko Moraa, chuu ko rwoik oeng chekikobut record chechang mising en labatet, en labatet kwakeng'e en orerioshek che noyotin en Kenya, ak ko chang wanariadha en Kenya chekikonyorchikee chekikobut record chechang ak konyor zawadi kobun labatet ak oreriet nitok AK ureriosiek alak.

Kiit ne agere nebo kamanut eng yu ko reversal, reversal ko kiit ne yoe safaricom sikobit kowekchi chitoo ne kiyokto chepkondok eng oret ne makararan. Sait age kou ngap koyokchi chito chepkondok chito ne kamukumamekat koyokchi, ngo ser nambarisiek chebo simet eng oret ne ma kararan ana ko missen koser namabrit fulani safaricom toreti chichi amu ikochini chichi konyorchikei chepkondok che kayokchi chito ne matakunyolu koyakchi.

Ng'oker boishoni abwotii bireetab beek anan ko ureriet nekiyoe en beek, nii ko ureriet akeng'e nee kiyoe en beek, yoe biik boishonik sikobit kobaibaikee anan ko nebo oeng ko ureriet amun nii ko akeng'e en orerioshek sikobit ko kobelishet akonyorchike rabishek ak zawadi cheterterchin chebwone yeibelis chito.

Kiit ne agere eng yu ko ngoroik che kakirich eng ng'ony che tinye chafuk che ma tililen. Akagere kora ndoit. Kiit ne nyone akili nyun ana ko metit nyun ye ager chu, abwoti mwetisiet amun ngoroik che matililen ko nyolu ke mwet si kobit kotililitu amu nyolu kulach chito ngoroik che tililen sikobit ko togu komie akukochi inendet nyikanantet ya ng'alaldos ak biik. Kiit ne nyonchin akili nyun anan ko metit nyun ko tiililindo.

Kiit ne togu eng pichaini ko karitab maat. Karitab maat ko agenge eng karit che kiboisie eng saparit. Karitab maat ke boisie mising eng banwek che loen kou iwendi chito ng'etege Mombasa agoi Nairobi, Nairobi agoi Kisumu. Kemuche kenyoru ticket nebo karuitab maat kobun simet. Lipani chito eng simet ye tya ko koito message eng ole kilanye kityo kolany inendet ako kimosta ne mache inendet koit.

Ni kwa akenge eng ortinwek cheboisie serikali si kobit um koip um ushuru koipe piik ushuru, um eng kokwenyu komi piik che kikonai ole ki boistetoi um kii sikobit koip chito um record chebo um ushuru che liponi inendet kila arawa si kobit konai serikali ngot ko liponi inendet ushuru, nguno kila kenyit konyolu koip chito um returns sikobit konai serikali kole liponi anan komaliponi ushuru.

Kicham agole minutik kosupkey ak oleu emet, kou ng'alekab ropta, ng'alekab asista, ak nebo somok ko akwaiyetab mbaret. Agole minutik kosupkey ak akwaiyetab mbaret, ak oleu emet. Boisoni kotoreti, sikobit, kobiit minutik che kararan, ak kesishyet ne kararan, amu ngekol minutik che kergei sait age tugul, koite wakati nemach kogon walutik che yaachen

Eng yuu okere chebioset nemwetishe amuun okere kong'urukse ak okere kiraok somok, achome boishoni amun netai ko konu tililindo, tililindo kobo komonut mising en sobetab biik amun chito netilil anan ko yetililen ing'oroik kokonu nyikanatet ing'ololi ak biik ak kokochin chito kosich afya nekararan ak kosich tililindo en bortanyin, nebo oeng ko mii biik chenyoruu chepkondok yemwetyin biik alak ing'oroik amuun nii ko akeng'e en boishonik cheyoe biik sikonyorchikee chepkondok.

Kiit ne tesetai eng yuu ageere biik kogeere kandoikwak chebo polotet, ageere ole kakiseer Azimio la Umoja, Azimio la Umoja ko coalition ne kikachop kandoitet nebo chamait nebo ODM nekikure Raila Amollo Odinga koboto kandoik alak che kimachei konyorchikei icheket nafas nebo kondoichi emoni. Bo kamanut polotet amun polotet kotinyei atebet nebo kila nebo biik ako tinyei kora uchumi nebo biik eng oret agenge anan ko age.

Ngageer ni abwoti taonit nebo Mombasa amun tuguchu konaatin mising eng taonit nebo Mombasa. Chu ko tuguk che ikochin taonit kosich kararanindo, kokochin toek kopa yutokyu sikopi kokerchikei tuguk che tesetai eng taonit noto. Nguno ngageer tuguchu aeng abwati taonit neo mising nebp emoni bo Kenya nemi Mombasa ak taonishek alak tugul che echen eng Kenya.